pause eibelekenye ena baye oleng tenkopang eibelekenye amu ore enkumoi oorparakuo nemekure eramat inkishu kumok Arashuu ebelekenya inkishu ometaa inkishu ekule ake eramatita ore eramatare oonkishu ekule naa keikenori ninche tolale neleli toosai naara uni elepi tedekenya nelepi saa sita nelepi teipa neeku etaa naa ninche eeta irparakuo kumok .

Ore ele naa oloing'oni loorpurana oloing'oni loorpurana amu meeta ninye imowuarak naa kelio naani empeku oloing'oni ajo kaiisidai amu kaisidai osesen lenye naa sidai orangi oranki laata arashuu emua enye niroshi neeku ening'or naai oloing'oni ele naai oidim atoiu ilasho akeyie sidan.

Ore kuna naa inkishu e kule inkishu ekule kuna naa ore ena ramatare naramati inkishu ekule naa enetipat oleng amu keerakini ake ninche inkajijik enye arashuu emuatata enye neeku tenewueji eishori endaa aa inkujit nishori enkare nelepi tine neeku keleleku naaji esiai orparakuoni amu keeku naake ang etii orparakuoni meigil alo osero nemeigil naa sii alo apuo kuna kishu inaalakwa neeku tenkang enye ake eeas orparakuoni pookin embaye nayieu neas enaa elepore ekuna kishu eramatare ekuna kishu enkisujata ekuna kishu tiang ake eas nena siatin pookin.

ore kuna naa nkurueni. nkurueni kuna naatipika irparakuo atua enkaji enye, atua enkaji enye. ore ele parakuoni negira ninye aramat kuna kurueni akeyie. ore entoki niatishipisho tena bae, naa ekeeku eigero ninye ele parakuoni keon, amu ore naa ena siai naa enenye openy. ninye oitasheki kewon ninye olak kewon. neku egira ninye aitasheki esiai ookik enyenak. amu emir edumu ninye kuna kuruei enyenak neya sokoni ,neyieng, nemir inkiri, neeku ore ele parakuoni eesita ninye esiai enye makewon ashu igero ninye kewon neeku ene tipat ninye ena siai naasita.

Ore ele lee naa olee oosita esiai e bodaboda teneing'or naa esiai e bodaboda ninye eesita enapita sii eitau imbuka enapita neeku eitodolu ele lee ajo osokoni eleito aa eita kuna puka naanapita ashu kulo olan oonapita osokoni ,osokoni ninye eloito ele lee .

Ore ena naa engarri, engarri e toyota nanapita ilolan . Ore ele lee naa kajo ore kuna puka naa osokoni eata, eitai, osokoni eita, kajo keeta ele lee enkibanda arashu ndaiki kuna naitungwaa olchamba lenye neeku osokoni eita ala amir , niaku enapita ele lee kuna puka enyenak aya osokoni pelo amirisho.

Ore ena naa engarri, engarri natii ilewa logira ainyiangisho. Ore embae nagira aasa tene naa irparakuo lomirita in'daiki enye natuuno. Amu kidolita irpaipaini, nikidolita nkitunguni, neeku ore kulo lewa lena gari arashu lena lori naa eetuo ninche, eetuo ninche ilchambai arashu eetuo atumore ilairemok arashu irparakwo loo loitubulu arahu lomirita indaiki arashu natakesutuo toolchambai lenye. Neeku egira kulo lewa ainyiangu kuna daiki arashu kulo matunda tolchambai lorpararuo, neeku egira ninche amirakino, neeku biashara ninche.

Ore ena naa emama natii olchamba arashu natii emukunta ore ena mama tenijio naaji aibiribir naa kajo keeta ntokitin naasita arashuu naagira ayiolou ajo kanyioo nagira aaendelea tene mukunta ena naji tenkutuk oolashumba eesita ninye research teneing'or naaji naa ijio keeta research naasita ninye ena mama tiatua emukunta amu keeta ninye olchani laa lako oloonyanyai ninye egira aibung aing'uraa egira aya tesimu.

Ore ele naa orparakuoni. Ore ele parakuoni naa etii ninye ormunan`da aa osokoni omirieki nkishu arashu oinyiangunyieki nkishu. Ore oshi ormuna`da naa ewuiei neponu olamirani olainyiangani eponu ninche airo bei oonkishu , egira amiraki. Niaku ore ele lee naa egira ninye amirisho negira irkulie ainyiangisho. Ore ena siai emirare arashu esiai emuna`da tenkop ang naa kegira ninye aitobirari tenkoitoi sidai.

Ore kuna naa ilashumba , orpolisi le kenya forest okulie parakuo. Egira ninche kulo lewa okuna selenken, enyokita ninche aun irkieek , pitobir ormanyara arashu piendelea iltunganak peepuo iltunganak dukuya egira ailepunyie esiai ontimi tenkoitoi eunoto oorkiek.

Ore ena mama naa itau emukunta, emukunta ormushaa ninye etii, emukunta ormushaa ninye etii. Niaku ene tipat ena bae amu ore ena mama neasita ninye esiai enye openy, nigil aaku igerito kewon, nigil aaku ninye esapuk esiai enye. Niaku ore esiai enye, ninye nareu enaa enayieu, bora akeyie maendeleo alo dukuya netum mapato enye edoyio enkolong' arashu teneaku enkolong' nakesishoe.

Ore ena naa enoshi silanke nemesioki amit enkare. Itobira ninye ele parakuoni ena silanke enye . Ore tipat ena silanke naa keshum enkare , nemesioki amita . Ore sii enkare ena silanke naa keas inkumok , amu eoshi naji te mashini mipang'a neng'amuni teboo tidie wueji nisujieki nkilani ,neok intare, nitookieki olchamba neas intokitin kumok. Nigil sii aaku ore tena silanke naa kidim isinkir arashu kemany isinkir arashu keitoboa isinkir tene , neeku ketumi nai sininye esiai naramatieki isinkir tena silanke.

Ore ena mama negira ninye adungoki inkishu enyenak ontare nkujit . Ore ena bae nibelekenye oleng tenkop ang , ore enkumoi orparakuo nemokire egira arep arashu aingor inkishu kumok, etudungo ninche inkishu enye metaa kunyik metaa nkishu naramatayu . Nkishu naa tenipik ninye emukunta ino naa kelepi etii ake auluo , nenya nkujit etii ake auluo, neeku etudungoki nkishu tenkop ang oleng , niaku etaa nkuti kishu eeta iltunganak amu ejito ninche naramatau alangu kuna kishu kumok naa kepuo arashu kesioki amut enkop oleng.

ore ena mama egira ninye aiingor enkiteng enye, nateena enkeju, neeniki olchani, amu eji tenkutuk oolshumpa tethering. ore etenkop ang ,arashu temurua ang, eton ake ninye eitu kibaya. arashu eton ake ninye eitu ees irparakuo lang, tenkop ang ena siai, nayeni enkiteng, inkishu maanabo arashu inkishu. ore tenkop ang, neton ake, eeta irparakuo nkihu kumok. naa kegolu, naa amu miidim oltungani ashu orparakuoni, ateena nkishu tikitam ashu dukuya. aikunaki iji. neeku eton eitu ebaya emurua ang ashu eton eitu ebau enakata. nadoyio nkishu ometaa nkishu manaabo eeni nkejek. toolchampai arashu temukunta.

Ore ena naa enkurue nagira aitanak inkiitin enyenak ore ena kurue naa enkaji etii eikenoro tenkaji orparakuoni lenye arashuu oltung'ani ogira aramat egira kuna kurueni aanak ngo'otonye .